Gimanyalo lero ka en aneno ka nitiere dala, aneno ka mesa nitiere ka kaachiel kod kom to bathe ka aneno kanyo aneno ka nitiere mbukni moluow kata gik mopidh e slab. To kang'iyo kendo to gichalo mana gima gini timo dhano onego ober pidho gik moko. Dhano onego her pidho gik machalo kaka alot, gik machalo kaka kitungugini, gik machalo kaka hoho gini nikech gigo kwa bedo go to biro konyowa ndalo mabiro, Koro nyisowa ber wapidh gikmoko sanasana gik makonyowa,e ringruogni.